chiemoni mondo ilose ibiro ng'ado luoko olembe gi te mondi ,bang'e to ing'ado gi matindo tindo e san moro ,kiseng'ado to inyalo ume maber mondo kik lwangni kata kute matindo piye ,ibiro chame kaka oloseno nikech en chiemo mamit ma ng'enyne ji chamo kata mana kawuotho

gino mabiro e paro en ni ma en kambi mar chak kuma ka osetere chak to gi lose maber makoro inyalo kete e otese ma otegno gi ma ok ginyal pukore ,bang' mano to itero gi e chirni kuonde ma opogore opogore mondo ingiew gi kendo oti kodgi kendo iuso gi e mierewa kata

gini konyo e ngima mapile kapile kendo inyalo ti kode kaka yath ,gini kelo suya mamit ahinya gotieno, gini konyo itiyo kode kaka yath mar ich makecho kata e yore mag fito nyithindo, ma en yien maber ahinya kendo ohonge kod kudni makethe

gini chal mare en ni ya en rabuon mar nyaluo, rabuon nyaluo ipuro e puodho kendo itiyo kode e yor madho chae kata inyalo ng'ade, luoke ing'ade matindo tindo ,kendo inyalo tede kamano mondo ometh kode ,kata kosetuo to inyalo los kode mogo mar nyuka, en tichne bedo matek matin kech imanye